Tijni inyalo puonjo ng'ato ka ijiwe ni mondo obed gichir mar wuoyo embele jii kendo obedgi paro mar winjo kowuok kuom jii kendo kawo pach jomoko. Kendo inyalo jiwo ng'ato mondo ong'e kaka oloso gi jowetene mondo giwinjre sama giwuoyo.

Ng'ato kopuro rabuon epuodho achiel gi nyanya, mokuongo obiro yudo ber nikech buya ok bii ti etie nyanya nikech rabuon biro umo tie nyanya mondo kik buya tii etiendgi mabiro medo yuto epuodho. Mar ariyo ka nyanya otho to obiro ka, onyalo kayo rabuon mondo koro ok obii kwano lal kata ka rabuon otho toyudo nyanya mondo kik, maok obi kwano godo lal bende.